ee ore peitu esujari kuna naa keye inkishu ,nitum ajo ore inkishu neituru amwoyu neaku keeta nkishu emoyian torono tiatua seseni niaku mebulu aitobiraki, niaku nemwoyu ainyalaki oleng .niaku ina taa di naji sababu

eeh ore entoki nai mart naa kisaidia sinkirr metaa kebulu aitobiraki ,nisho seseni ,nepiru ,niaku kimermer ,niaku idolta ajo ore ina kata naa kisaidia metaa ee ketii kibiot naa kemirayu tosokoni neeta afya.

Ene tipat oleng amu kisaidia isesen loo ntunganak metaa biot ,niwuangie dii ninye moyiaritin torok natii osesen. niaku ee kere keret enkishui oltungani metaa sidai oleng .kisaidia oleng nebulu osesen loltungani niaku naa kibioto .

Ore ena naa kisaidia osesen loltungani metaa aa kebioto naa ore entoki ore ena shapati naa ketii irmosorr atua . naa ore irmosorr kisaidia oltungani metaa keeta nguvu naasie siatin enyenak oonkaik, nisaidia metaa kedolisho ,nisho energy.

ore ena naa peunishoi ake nebukokini ntokitin enkare ee inakata ake indim nitum endaa nai sidai naijo ena tinitum aun nipik embulia sidai nincho irkieek sidain ee nincho apik enkare metaa ketii enkare .niaku kisaidia metaa ki healthy ena mauai.

Ee ore kulo nganayio naa kebeli ,nenyae intokitin naati atua ,naa kemelok niaku ore ake pindip atadanya nintayu ele shoni lioring ninya. inakata itum endaa enye naa natii atua namelok oleng naa kisaidia osesen ,osarge ee too ntokitin kumok oleng ,nibooyo moyiaritin .